Tijni en achiel kuom tije ma kelo kata ma keto chualo nyime kit kabila moro kaka marwa ma jo luo kata mar onagi. Anyalo paro kinde ma ne pod asomo pod arawera tuk abila ni kata tich abila ni ne watugo kata ne watimo e sikundwa.E tieng ma ogik kata ongalo ma ogik ne watiagore ma ber e tijni kendo ne wadonjo e piem ma ne ipieme. Ne wachako piem e rang'iny ma piny nyaka e ranginy ma malo. Kendo ka ne wachopo e rang'iny ma malo , ne wawuok joloch, omiyo ne omiwa gik ma opogore opogore mondo waduog go pacho, kaka jo loch. Mar ariyo kuom tijni miyo aneno gwenge ma opogore opogore kendo asomo asomo paro ma opogore opogore kuom jowete ma opogore opogore molony kendo mar arieya.

Gimadhi nyime kae en loso e kind jaohala to gijanyieo. Jaohala magoo ohand oduma mobul e dho chiro, koro janyieo biro mondo onyieo oduma mondobul. Janyieo yiero oduma mondo olosne kakodwaro.